komonutyet netai sigeyai boishoniton bo ribset ab kechirek alan nego, ko sigenyorchigee chepkondook ak kora isirgee iigu mokoryoot sigeyai boishoniton bo ribset ab nego, ko eeh sinyoru chepkondok yaan kealda ak kora imuche eeh igoite koba sogoshek, ko en yono kogeiichengyi biik omitwogik kora alan ingweek yaan kageeny en sogeet ak kyoldechi biik, koraa artet kotoreti biik yon imoche rabishek choton chechogu alan yon imoche kosiib konyilenge ak konyileen gee ngamuun en kenyiit agenge koigoi artet konyiil oeng ko teta koiye konyil agenge ak kotebi kenyishek oeng, ko bokomonut arteet amun iye konyil oeng en kenyit.

Olekiyoito boisioni en gaa ko olekinyorchin soiti kasiniton bo aldaet ab nyanyiik ak kitunguik kora, ko olegiyoe ko oreet taban yoton olechang' biik ak kora olebunobuni biik en sait agetugul, kora yuton ko kinyorchin biik chechang' cheoldoisie, olekiyoio kora anan olekioldoito kenome nyanyiik somok ak kitunguiyot agenge ko chechon ko siling' tibtem, kora kebimone kerokoro ko choton ko bogol muut ngebimanen kerokoro, en gaa kenyoru kitunguik ak nyanyiik choton cheminyweny missing ak kora en beit neroisi.

en yu nogeer boishoni ko yuton ko eeh sipitaliit noton nebo kaontiit noton nebo Homabay, sipitaliit noton neoo mising, yujton kenyorchingee konetisyeet alan eeh kinete lagook choton chemoche koek takitariek, konai elekinyoitoo biik ak konai kole toos kerichek achon chenomegee ak myondo noton negakinyorchi chito, kora yuton ko elekinyoisen kora, yuu ko sipitali yoton yeginyoen biik choton cheganyorchigee myondo, ngebiman chiton anan komyaan chito asibakinya konyorchingee konyoiseet notn nemii baraak mising en sipitaliit noton, sipitaliit noton ko naat mising en emet noton nebo kenya ndamuun igoitoo eeh konyoiset negaraan kot mising.

Olanetitei chito olekiyoitoi boisyoni ko kiborjin inendet kongete kanamet akoi kawangunet ab boisyonoton kora olanetitei chito konai ako kuyo ko eeh inayoei boisyonoton konyolu komi inendet sikukuyo anan konai inendet eeh saiti anan komye konyolu komitei inendet anan kemin twai singayoue kwaei akina aka arorjini ee sikukuyo komye akonai kole boisyoni kobo kamanut kikuyo ak yakatar ayaoe alechi inendet konam aro ngokekuyo anan maikuyo

Kit netesetai en yu ko miten bik Che chobe baibushek anan ireu bek mache koreito bek Koba en imbarenik chwak akoraa en yuton kochenge chepkondok bik yangakotar baishoniton ba karetaet ab bek chuton koraa ko oleyaen bik Baishonik anan olenyorchinigei bik chepkondok choton chetaretengei akotareten koraa lagok Kwak kosomesanen akoraa kotareten sigik chwak akotareten gei akinee en kasarta noton nekimakin gei rabishek koraa komiten karit neibate baibushek chuton koibchin bichuton asikoik rahisi koyaak kasit kochakta kot mising konyalu kebaishen mashinishek anan karit sikochaki anan sikochakunen tuguk chekimakin gei

eeh inoni ko kadit noton nekigonoreen anan negikonoreen um eeh chepkondook anna rabishek choton cheobu eeh serkali, inoni ko eeh uu mpesa, ago kiiton kora komuche kogonu loan choton cheuu, asingindeu rabishek kotile kotuten kotuten kotagonyi choton chegigenemu ago kiiton kora imuche igonoren rabishek en kasarta negooi mising, noton agot nebo kenyishek muuut koinyoruu koraa rabishek guuk, ago yuton kora komuche nigonor kasarta negoi konyilen gei rabishek en oriit yuton ndamuun keloken rabishek mat keboishen netun iyote account noton nengunget koinyorchinige chepkondook chechang kot mising.

Kit netesetai en yu ko kibae bik anan hoteli elekinyorchinen amitwagik akoraa kenyorunen en tuguk choton chekiame Akira yuton ko Chito neyaldaishe anan neikatoi tuguk choton chekiame konyoru chepkondok chechang kot mising choton chetaretengei okot koraa lagok chik kosomesanen akoraa komuch kotakotesen mungarenyin ba hoteli kotakoet kot mising akokaito imuche konam kokaito loan anan rabishek choton Cheribe asikeliban ko mutyo mutyo aketeshi koraa rabishek tuten Barak en loan ichoton kokaib Chito imuche koraa rabishek chekakonyor kwalen imbaret

Kiit netai nebo komonut en yu ko Safaricom kobo komonut kot missing ngamun imuche iyal laini koyob kompunit noton nebo Safaricom akiboisien igonoren chebkondokuk en kasarta negoi kot missing ak kora Safaricom initon komuche kogoito loan ana rabisiek choton chekiliponi komutyo mutyo ako matase kora chechang' missing, tese chetuten cheimuche ilipan, kiit age kora nebo maana anan nebo komonut ko Airtel, Airtel kokararan missing en ng'alekab birtoet ab simoit, konu minitiek chechang' kot missing cheimuche ibirchi biik cheterter ako mobegu kora .

kiit nenyone metinyuun nogeer inoni ko iyeu ko um eeh elekitoreton anan elekigosen kesisyek choton chebo biik eeh en kokwoot noton bo Kajiado, yeuton kenyorchingee kappoliche yegimuche kegaseen kesisyeek choton chebo biik, ak kora kenyoor eeh kiit nebo komonut anan kenyoor um eeh um kiit neimebiik en biik chon chegomoche kegosyi kesiit nywaan, kora yuton kenyorchin tuguuk cheuu um eeh elekichoben kibandook ak koraa kenyorchin yheiboru kole miten kalyeet kokwet noton nebo kajiao ndamuun miten asikariik ak kora komiten kirwogik.